Nyĩmbo cia ũndũ-ire nĩ ikĩagĩte ĩgweta matukũ inĩ maya ma ũmũthĩ, nĩgũgĩkorwo aini arĩa magĩcinaga nĩ magĩkũrĩte rĩu na gũtiagĩire na aini angĩ erũ a kũmayĩũkia. Ningĩ rũciaro rwa rĩu nĩ rũyĩũkĩtie ũthũngũ mũno, kana maũndũ marĩa magĩkiumanĩte na tekinoronjĩ ya kĩrĩu, marĩa magĩkagwo nĩ ũthũngũ mabũrũri-inĩ mao, na magakĩoya mĩtindo ingĩ mĩerũ ta kũina nyĩmbo ta icio, magĩgĩkobia ũndũ ũrĩa makĩonaga na athũngũ magĩgĩka. Nyĩmbo cia ũndũire nĩ ciakĩagire mũndũ wa gũcitwarithia na mbere nĩ gukorwo atĩ, citiagĩkorirwo cikĩyiokia ũhoro wa tekinoronjĩ kana ũrĩa maũndũ makiumĩrĩte rĩu harĩ mĩena ya mĩrekondere ya nyĩmbo ta icio, kana ona gũgĩcihũra.

Mahiũ tũkĩmaciarithanagia nĩ getha tũgĩkorwo tũgĩkĩongerera ũciaro wa mo, kana mahiũ macio magagĩkorwo kĩrĩa magĩtũheaga magagĩtũhe na njĩra ĩrĩ igaigũrũ gũkĩra mbeũ ĩrĩa tũrakĩrĩ nayo hau mbere. Mahiũ nĩ magĩciarithanagio nĩ ndagĩtarĩ agagĩũka agagũĩkĩrĩra mbegũ njerũ. Namo marĩ gũgĩciarithanio, nĩ magĩciaraga tũcaũ twega, tũcaũ twĩna hinya, kana ona cigakorwo atĩ, okorwo nĩ ng'ondu igagĩciara ng'ondu njega ng'ondu ciĩna hinya makĩria. Na angĩkorwo nginya nĩ mĩgoma, mĩgoma ĩgagĩciara tũri twega twĩna hinya na hihi ona mbeũ icio ciahota gũgĩkorwo ikĩongerera kĩrĩa mahiũ macio matũheaga ta matumbĩ kana ona iriia.

Wabici cia ODM thĩ-inĩ wa gĩcigo kĩa Nyerĩ, cikĩrĩ o ro kũrĩa taũni-inĩ ya Nyeri, harĩa handũ hagũgĩkorwo hakuhanĩrĩirie na handũ hetagwo Hindu Temple kana Nyeri Fire Brigade. Nakuo obici ici cikĩrĩ hau, na ũngĩkĩenda gũgĩkinya hau nĩ ũgũkĩũrĩrĩria kũrĩa gũkĩrĩ na indo iria ndagweta kana ona County Government of Nyeri offices, ũrĩ hau, worĩrĩria no makinya manini, na nĩ ũgũkĩrĩrwo obici icio harĩa cikĩrĩ.

Rũciaro rwa ũmũthĩ rũtigĩtĩkĩtie mũno na kinyi maũndũ marĩa maithe maitũ magĩtĩkĩtie hau mbere nĩ gũgĩkorwo naguo bũrũri no ũragĩcenjia nao andũ magakĩgĩa na ũgĩ mwerũ nao andũ magagĩkorwo magĩkĩnyitithania ũndũĩre wa kuma na nja wa bũrũri witũ kana kuma kũrĩ ndũĩre ĩrĩa ĩngĩ, ona gũgĩtuĩka kũrĩ o maũndũ marĩa magĩkĩrĩtwo ma ũndũĩre magĩkĩrĩirwo na matangĩgĩteyo, ĩmwe cĩamo cirĩ ta marua, rũracio, ona gũkũngũĩrwo kwa mwana rĩrĩa agĩciarwo. Maũndũ ta macio nĩ magĩkoragwo magĩkĩrĩirwo nĩgũgĩkorwo atĩ ũngĩaga kũmeka ũrĩa mabatĩĩ kũringana na ũndũĩre nĩmagĩkoragwo na maũndũ mamo na mahota gũgĩkorwo magĩgũthũkĩria mũtũrĩre na umwo nĩ ĩrumĩ thutha.

Mathiko thĩiniĩ wa mũhĩrĩga wa ũgĩkũyũ nĩ wakĩrĩ wĩtĩkio waguo na ũndũire waguo ũrĩa wakĩrũmagĩrĩrwo. Ta rĩu kũgĩgĩkorwo kũrĩ na mũndũ mũtigairĩ thĩiniĩ wa muciĩ, mũciĩ ũcio nĩwagĩkoragwo atĩ ndũngĩkĩingĩrwo nĩ andũ arĩa angĩ nĩ gũkorwo mũciĩ ũcio nĩ wakĩonagwo ta wĩna thahu. Naguo mũciĩ ũcio nĩ wakĩragwo atĩ ndũngĩkĩhoywo mwaki ũthiĩ ũgagĩakie mwaki gwaku nĩ gũgikorwo atĩ ihinda-inĩ rĩu mũciĩ waku wakoragwo ũgĩkioneka ta wĩna thahu. Ningĩ thĩiniĩ wa mũciĩ ũcio andũ nĩ makoragwo makĩirwo makorwo makĩeheranĩra maũndũ ma kuumĩra kĩmwĩrĩ nĩ gũkorwo magongona ta macio ihinda-inĩ ta rĩu matigĩkoragwo marĩ mega, na ciana irĩa ingĩciaro ihinda-inĩ ta rĩu ciahota gũgagĩkorwo na mathĩna thĩiniĩ wa mũtũrĩre wacio.

Wĩra ũyũ wa gũkĩrũtĩra mũciĩ nĩ ũgũkĩendwo ũkĩrĩkĩrio oro kũu mũciĩ, na ũkorwo ũgĩkĩhota kũhũthĩra mĩtambo ya kĩrĩu ũkĩgerie gũgĩithe ciũria icio tũkĩorĩtio hau, nĩgetha ũkione macokio macio wega, nĩgũgĩkorwo wĩra ũyũ ndũgũkĩenda gũgĩkuo gũkũ cukuru, nĩgũgĩkorwo cukuru nĩtũgakorwo tũkĩhena wĩra wa kuo, na nĩ tũgakorwo tũgĩka maũndũ mangĩ mwanya na marĩa ũgũkorwo ũgĩgĩkĩra mũciĩ, wona wagĩthiĩ kũu mũciĩ ũthiĩ ũrie nginya aciari kana aria mwĩkaranagia nao magũteithĩrĩrie harĩ gũthondeka indo icio twa kĩũga cithondekwo, nĩgetha ũgĩkorwo ũgĩkĩgia na ũmenyo wa ũndũ ũria maũndũ macio mekagwo ihinda-inĩ rĩu.

Tũcaũ tũrĩa twagĩciarwo nĩ tũgĩkoragwo tũkĩenda gũkĩrorwo wega otorĩa mũndũ akĩroraga kĩndũ o kĩngĩ o gĩothe ciana cia cio. Tũcaũ tũtũ ũgagĩtũiga kũndũ kwega, kũndũ gũtarĩ kũhehu, kũndũ gũtarakiũra, na ningĩ tũcaũ tũtũ ũgagĩkorwo ũkĩrora atĩ nĩ twakĩheo njanjo irĩa tũgĩbatie kũheo twa mĩrimũ ĩrĩa ĩnyitaga tũcaũ. Imwe cia cio cirĩ ta ndigana, kana ngaĩĩ. Tũcaũ tũtũ nĩ tũgĩbataraga atĩ ũgagĩkorwo ũgĩtũhe iria rĩingĩ nĩgetha tũgagĩkũra twĩna hinya, na tũgakorwo tũgĩkũra twĩigwĩte. Tũcaũ tũtũ nĩngĩ twakinya nĩ gwakĩnya hĩndĩ ya kũrĩa, nĩ ũgĩtũheaga mahuti marĩa mahũthũ ta tũmĩrĩo, na ũgacoka ũgagĩtũgũrĩra irio cia tũcaũ irĩa igũragwo matuka-inĩ, irĩa cigĩkoragwo igĩteithia tũkorwo na ũgĩma mwega mũno wa mwĩrĩ

Ng'ombe na ng'ondũ citigĩkĩenda igĩtukanio kiugo-inĩ kĩmwe nĩgũgĩkorwo atĩ kĩndũ ta ng'ombe tondũ nĩ kĩnene kĩahota gũkinyanga ng'ondũ ta iria, na gukorwo gĩgĩcithũkia. Ningĩ ng'ondũ citingĩkorwo na wĩyathi na nĩ ikĩhoragwo mũno nĩ ng'ombe rĩrĩa ũgũtuĩka nĩ ũragĩcihe mahuti, ng'ondũ ici cigakorwo itakĩrĩ na thayũ naciahota gũkorwo ikĩmoca, na ningĩ ti ũndũ mwega tondũ rĩrĩa ũrĩgĩkorwo ũgĩbatara kũingĩra kiugo-inĩ kĩu nĩ ũndũ wa gũkorwo ukĩhe ng'ombe ta iria mahuti kana ũgĩcikama, ng'ondũ nĩĩrigĩkorwo igĩkũgiya nĩgũkorwo cio citiragĩkamwo. Rĩu ingĩkĩũrio ndakiuga ng'ondũ cigĩakĩrwo kiugo gĩacio mwanya na ng'ombe nacio igĩkorwo na gĩciario gĩacio mwanya.

Cukuru ĩno nĩ nene nayo gũkĩũria atĩrĩ, mũndũ akoragwo akĩambia nakũ? Mũndũ agũthie kũu obici irĩkũ nĩgetha akihe marũa akĩihũrie nĩgetha agĩtĩkĩrio gũgĩthiĩ kĩrathi na nĩgĩ Department ĩria mũndũ aragĩthiĩ wabici ciacio rĩ mũndũ agũkĩambia nakũ? Na ningĩ wakĩoya marũa maya makurĩ maya wakĩheirwo nĩ thirikari magũkorwo nĩ wetwo yunibacĩtĩ-inĩ ũkũmatwaara kũ? na ningĩ rĩthiti ici cia bithi ĩno tũkĩrĩhĩte rĩ ũgũkĩmĩtwara obicini-inĩ ĩrĩkũ nĩgetha mũndũ akorwo agĩkĩonio atĩ nĩ aheo marũa na nĩ akĩrĩhĩte?

Ũhoro wa ungumania gũgĩkorwo atĩ thirikari ĩkĩwĩkĩrĩte nenda-inĩ, ndĩgũkĩona ta ũgĩkoretwo ũkĩnyihĩtie ungumania ona hanini, nĩgũgĩkorwo kũrĩa ungumania ũcio ũrakĩgeria gũkĩnyihio no kũrĩ andũ arĩa anini no andũ arĩa magĩkoragwo na ungumania ũrĩa mũnene nĩ abithaa a thirikari arĩa magĩkoragwo marĩ anene, na nĩo maungumagĩa mbeca ĩria nyingĩ mũno. Koguo andũ aya anini ona kũngĩgĩkorwo atĩ no magĩkorwo magĩkĩnyihĩrio ungumania harĩa marahe mũingĩ ũtungata, mbeca iria mangĩ gĩkoragwo makiungumia ti nyingĩ ta iria ĩkiungumagio nĩ atongoria arĩa aingĩ aitũ arĩa anene matongoretio nĩ kuma o mũtongoria wa bũrũri gũgĩũka kũrĩ arĩa makĩrũgamĩrĩire maũndũ mwanya mwanya bũrũri-inĩ.

Iria rĩa ng'ombe nĩgetha ũkĩhote gũkiongerera umithio warĩo, mũndũ nĩagĩkoragwo atĩ ng'ombe ciake ũgagĩcihe irio oroũũ wega, ningĩ ng'ombe ciaku ũgagũkorwo ũgĩcirora nĩgetha itigagĩkworo igĩkũĩrwo nĩ mirimu. Nĩ ng'ombe ciaku mũndũ niegũkeenda ũgagĩciga kũndũ gũtheru gĩcegũinĩ gĩaku nĩgetha ng'ombe ta ici cigagĩkorwo atĩ citirĩ na maũndũ maragĩcigia mwĩrĩ inĩ wamo kana meciriainĩ mamo. Nacio igakĩhota kũruta iria orowega.

Aarimũ gĩcigo-inĩ gĩĩkĩ giitũ, nĩ magĩkoragwo magĩgĩtwarwo gũgĩthomithio maũndũ mwanya mwanya marĩa marakĩyumĩria mathomo-inĩ na ũrĩa kinya mangĩkorwo magĩgĩtũmĩra tekinoronjĩ macukuru-inĩ mao nĩgetha gũkĩhotithia gũgĩthomithia ciana maũndũ marĩa magĩũkĩte kĩrĩu. Aarimũ ta aya nĩ mathiaga macukuru-inĩ marĩa makĩrĩ gũkũ gũkuhĩ nĩ kuo ta ma university kana ma college marĩa marĩa magĩthomithagia ũhoro wa aarimũ nĩgetha makĩheo ũrutani makĩria wa maũndũ ũrĩa magĩcenjetie.

Thĩiniĩ wa obici cia gũgĩteithĩrĩria ũhoro wa gũkĩrũa na mĩrimũ, na ũhoro wa gũkĩmĩrigita, mũndũ nĩ aragĩbatara agĩkorwo agĩkĩandĩkĩtie na ũtungata ũria ũkĩrĩ kuo rĩu, nĩgũo ũtungata wa SHA, nagũo wagĩkinya obici-inĩ ici ũgagĩkorwo ũgĩkĩheana namba yaku ya SHA, kana namba ya gĩbandĩ na marĩtwa maku, nĩgetha ũgakĩona nĩ wĩ yandĩkithĩtie na ũtũngata ũyũ, wakĩrĩkia ũgũo nĩ magũgĩkuonia kũria ũgũkĩambĩrĩra gũgĩthiĩ gũkĩrora ndagĩtarĩ ũria ũgũkorwo ũgũthĩ ũmũtarĩrie kũria ũrakĩigua na kana ithimo ĩria ũbatiĩ gũkorwo ũgĩthimwo, nĩgetha ũrorwo ũhoro wa mĩrimũ ta ĩno.

Angĩkorwo namba ĩno yaku ya thimũ nĩ ĩrakĩrega gũkĩingĩra bengi-inĩ yaku, nĩ ũgũkĩendwo ũgĩkorwo ũgĩkĩhũrĩra andũ a bengi thimũ, ũkĩmatarĩria ũhoro ũyũ, na wakĩrĩkia kũmatarũria ũkĩmere gũtigagĩkorwo na namba ĩngĩ o yothe, ĩngĩgĩtĩkĩrio gũkorwo ĩgĩkĩingĩra thĩ-inĩ wa appu ĩno yaku, naguo kũngĩgĩkorwo thĩna ũyũ wakĩgeria gũgĩkorwo ũkĩũgeria gũgĩteithũra nĩ ũkũrema, we, ũgĩthiĩ o nginyagia obici-inĩ icio cia bengi, ũkĩihũrie maratathi marĩa ma kuonania atĩ rĩu we, nĩ wacenjia namba ĩno yaku ya thimũ na ũrĩkoragwo ũgĩtũmĩra namba ĩngĩ ya thimũ kũgerera kuona ũtungata ũyũ.

Kũrĩa gĩcagi-inĩ nakuo, mũndũ akĩrĩaga irio, ũgagĩkorwo ũkĩrĩa gĩthere nginyagia ũgakĩigua nda ta ĩnenehire ta mũbira, nakĩo gĩthere gĩkĩ, gĩgagĩkorwo rĩmwe ona gĩtikĩrĩ mboco, mboco iria igĩkĩrĩtwo igagĩkorwo cirĩ nini mũno, kana gũgagĩkorwo ona nĩ gĩthere kĩerũ ng'a, gĩtarĩ o na mboco o na kĩ. Ũngĩkĩrĩa ũkĩrĩe ooru, mwahota gũgĩkorwo inyuothe mũgĩkoretwo nda cikĩimbĩte ta bũbũĩ, na mũgagĩkorwo mũkĩarĩte mũhari mũrango-inĩ wa kĩoro, mũgĩkĩenda gũgĩthiĩ kahinda.

Kahinda gaka ka mataro, nĩngũkĩra mũrutwo ta ũyũ agĩikare thĩ agagĩkorwo akĩmũhe maĩ ma kũnyua kama kĩndũ angĩgĩkorwo akĩnyua. Na ningĩ mũrutwo ũyũ angĩgĩkorwo nĩ aragĩkĩrĩra kama nĩaragĩkĩigwa ena kĩgirĩko, ngamũmĩrĩria agĩtũhe rũgano rĩu ũria rũkĩhana nĩgetha tũkĩmenye ikinya rĩa kũmũtũara thibitarĩ na borithi tũkũriambiatĩa. Ningĩ mũrutwo ta ũyũ nongĩkorwo ngĩmwĩra-tĩ, ndagagĩkorwo agĩthiĩ gwĩthamba kana gũgĩkorwo agĩka ũndũ ũngĩ ta ũcio nginyagia hĩndĩ ĩrĩa tũrĩgĩthie thibitarĩ nĩgetha akĩrorwo nĩ mũrigitani na akĩheo ithimi iria igĩbatie gũkiheanwo na ndawa iria agĩbatie gũkĩkeo. Gũkiuma hau, tũgũkorwo tũgĩthiĩ na mũrutwo ũyũ borithi nĩgetha tũgĩthiĩ tũgĩthitange thitango ici twĩna marũa ma ndagĩtarĩ. Na gũkiuma rĩu hau, mũrutwo ũyũ no agĩũke mũcie rĩu agĩthambe na agĩkorwo akĩhorera na tũgĩkorwo tũgĩthiĩ na mbere na kũmũhe mataro oro maita maingĩ maingĩ nĩ gũkorwo ahota gĩkoragwo akĩgirĩka na ahota kũigwa ũru ngoro na no eĩke ngero njũru.

Ndiretĩkanĩria atĩ gĩthomo gĩkĩ kĩa ahũthĩri arĩa makoragwo makĩhũthĩra motungata maya ma kũrĩa ng'enda-inĩ no ũkorwo ũkĩnyihia ũici. Nĩgũgĩkorwo atĩ rĩu ũrĩa gũkĩhana ngombo ici itingĩkorwo ĩkĩhota gũteithia bũrũri ũyũ atĩ nginya mũndũ wothe angĩkorwo nĩakĩyonera kĩndũ gĩake gĩa gũkĩrĩa ũtiga gũgĩkorirwo atĩ ĩkonomĩ nĩrĩgũkĩagĩra mũno naguo wonjoria ũkĩagĩre, nao andũ arĩa mathomete makĩone maũndũ marĩa mangĩgĩka nĩgetha makorwo makĩyonera mbeca kana maũndũ mao ũrĩa mangĩgĩteithĩka. No nginyagia ũguo angĩgĩkorwo andũ aya arĩa makĩrĩ na ũmenyo ũyũ mũingĩ arĩa magĩthiĩte mathukuru matĩgakorwo magĩkĩgia na maũndũ ta maya ona ithomo ici cingĩkorwo igĩkĩheyanwo na igĩgĩthomithanio kũrĩ onjoria ta aya kana arĩa magĩkoragwo makĩheyana ngombo ta ici kana ahũthĩri a mĩtambo ta ĩno gũtĩngĩkorwo gũkũnyihia ũici ũcio, nginagĩa rĩrĩa mbeũ nini ĩgagĩkorwo atĩ nĩyagĩteithĩka na yakĩheyo ma wĩra.

Hĩndĩ ĩyo ya tene nĩgwakĩrĩ njamba ĩmwe yakĩrĩ hinya mũno, nayo njamba ĩno yagĩtagwo wa mũgumu. Njamba ĩno nĩ gũgĩtuĩkaga nĩyakĩrĩyaga irio nyingĩ mũno na mataha maingĩ mũno negagĩkorwo atĩ nĩ njamba nginya ĩngiagĩkorirwo ĩgĩkũria mbũri ngĩma irĩ ĩka, ĩgakĩhĩhia mwaki-inĩ na ĩgakĩrĩa ĩyothe. Njamba ino nayo rĩrĩa yagĩtua gũkĩruta wĩra nĩyakĩrutaga wĩra na kinyi mũno na ĩgagĩkorwo atĩ nĩyarutaga wĩra ũmwe mũingĩ mũno mũno. Njamba ĩno yagĩtagwo wa mũgumu nĩyagĩkoragwo ĩtakĩrĩ na maũndũ maingĩ na ndĩarĩ ngarari na ndĩarĩ ndeto cia haro no nĩ njamba ĩmwe yendete kwĩrutĩra wĩra wayo mũno na kũrĩa yagĩthiĩ gũkĩrĩmia mabuti ta maya kana kũheyo wĩra ta ũyũ o bata tu ũmĩhe irio wega na ũmĩhe mũtũngi wa ũcũrũ nĩgũkorwo ĩgĩkũrĩmĩra mũgũnda waku handũ hanene mũno kana ĩgagĩkũrutĩra wĩra ũrĩa ũgũkĩmĩhete na hinya mũno. Naguo ũndũ ũyũ nĩũgĩkoretwo ũgĩkĩra andũ hinya atĩ ũngĩkorwo ũkĩrĩa wega wage maũndũ maingĩ no ũhote gũkorwo ũkĩruta wĩra wega mũno ũtarĩ na maũndũ maingĩ.

Wĩmwega mwanake ũyũ, ngũrie atĩrĩrĩ wĩra ũyũ rĩ ũrawũĩgũĩre kũ atĩ nĩtũrakĩenda mũndũ ta ũyũ na ngĩkorwo nĩ ũgũkĩndarĩria ũhoro ũcio hihi rĩ ũngĩnyonĩa atĩa nĩgũkorwo nĩ ũthomeire mawĩra ta maya na nĩ ũĩ kũrũta wĩra ta ũyũ nĩ ngĩ gĩthomo gĩakũ rĩ wakĩnmyĩrie ha rĩrĩa wagĩthomagĩra ũhoro wa kũheana wĩra ta ũyũna nĩniĩ ha kũma warĩkia gũgĩthoma rĩ nĩ ũrĩ wakĩrũta wĩra ta ũyũ handũ hangĩ hihi na hihi rĩ rĩrĩa wakĩrũtaga wĩra ũcio kũurĩ nĩmaũndũ marĩkũ we wakĩrehĩre kũu ũgĩgĩcenjia magĩkĩagĩrĩria ũtũngata na makĩrehe baida kũrĩ wĩra ũyũ wa biacara ta ĩno.

Ũhoro wa gĩthomo nĩ wĩkĩrĩtwo ũtungata-inĩ wa kĩrĩu kana nĩyo maũndũ ma ũkĩnyanĩria wa kĩrĩu marĩa magĩokĩte, nagũo ũhoro wa gĩthomo nĩ ũgĩteithĩtie arutwo na njĩra ngũrani ngũrani, imwe ciamo irĩ ta kũrora maumĩrĩra ma igeranio iria maragĩka kũu mĩtambo-inĩ ta ĩno, ningĩ arutwo no mahote kũiandĩkithia o kũu mĩtaratara-inĩ ta ĩno ũgũo, ningĩ arutwo no makĩhotaga gũgĩcagũra thukuru irĩa marakĩenda gũgĩthiĩ, kumana na maumĩrĩra marĩa akĩgĩire thĩiniĩ wa mĩtambo ta ĩno ya ũkinyanĩria.

Mũndũ ũyũ, aragĩkorũo agĩtũmĩra mĩtambo yake ya thimũ, na mũtambo ũrĩa wĩtagũo wa computa, gũkĩagĩrithia motungata marĩa marakĩheo nĩ thirikari, na kũmamũkĩra. Maũtungata ta maya, nĩmagĩkĩrĩtũo nendainĩ ta ici, nĩgetha ũhoro wa gũgĩkorũo andũ magĩthiĩ mawobicinĩ, gũkorũo ũgĩkĩnyiha, na ningĩ, andũ magakĩhota gũkorũo makĩamũkĩra maũtungata ta maya, marĩ okwao nyũmba, obata tu, mũndũ agĩkorũo arĩ na indo ta ici iria cigĩkoragũo ikĩhota kũingĩra motungatainĩ ta maya, cia gĩtekinolonjia.

Maũtungata marĩa ingĩkienda gũkĩona gũkiuma gwĩ thirikari ma maũndũ maya ma ũtungata wa intaneti kana ng'enda-inĩ nĩ ũtungata wa gũkorwo magĩthomithia andũ anini ũrĩa magĩkorwo makĩhota kwĩyandĩka na kũmahe gĩthomo ta kĩa ũrĩa mangĩhota gũkorwo makĩingĩra ng'enda-inĩ kwetha ma wĩra. Thirikari igĩethe andũ arĩa makĩũi ũhoro ũyũ makĩhote gukorwo magĩthomithia andũ arĩa anini. Ningĩ no nyende gũkorwo ngĩkĩona atĩ thirikari ĩgĩgĩthomithia andũ anini ũhoro wa gukorwo makĩrĩma indo iria nini nini ingĩkĩmateithia icigo-inĩ ciao cia matũra-inĩ na andũ aya makĩheyo ngombo nĩ thirikari irĩa ĩngĩkorwo ĩkĩmateithia harĩ kũheyana motungata maya na kũiga biacara ta ici.

Ũhoro wa IEBC, kana nĩkĩo kĩama kĩrĩa gĩkoragũo, gĩkĩrĩ na ũhoro wa gũgĩcagũrana, na gũcagũrithania andũ, na ona kũrora mĩhaka ya bũrũri ũyũ witũ, nĩũndũ ũkĩrĩ mwega, nĩũndũ ũgĩkoretũo rĩu wĩkĩrĩtũo nginya nendainĩ, na arũgamĩrĩri aguo, magagĩkoruo magĩkĩrora maũndũ macio muno, nĩgetha matigĩrĩre atĩ, mĩtambo ta ĩno, ĩrĩa ĩgĩtũmĩkaga gũku nendainĩ, kana tabarĩra iria cikĩambĩtio nĩ IEBC, nĩciakiagĩrĩra mũno, nĩgetha ĩkorũo ĩkĩhota gũkorũo cigĩtũkinyĩra wega, na tũgakĩhota gũgĩthurana wega.

Chatgpt nĩ ũtungata ũrĩa ũgĩũkĩte rĩu wa kĩrĩa kĩragĩtwo AI, nĩ ũtungata ũrĩa ũragĩkĩhotithia andũ gũkorwo magĩkĩruta mawĩra maingĩ mũno, o ũrĩa ũragĩkorwo ũgĩgĩteithio nĩ mĩtambo ĩno ya kompyuta na rũrenda-inĩ, rũgagĩkorwo rũgĩgũteithia kũruta mawĩra marĩa andũ mangĩrakorirwo makĩruta hau mbere, naguo ũhoro ũyũ nĩ ũrakĩenda mũndũ agĩkorwo akĩũthoma nĩ gũkorwo rĩu, ũhoro wa ũtungatĩria na ũkinyanĩria rĩu ũrorete mwena ũyũ, na ũtangĩkorwo ũkĩrĩ na ũũgĩ wa kĩndũ gĩkĩ, wahota gũtigwo na thutha nĩ mahinda.

Ũhoro wa gũkorwo tũgĩgĩtũmĩra kũrĩa kũgĩkorwo gũkĩigwo mabuku nĩkuo andũ aingĩ magĩtaga library ni kũndũ kũrĩ kwega mũno nĩgũgĩkorwo wona wakinya ñiweandĩkithia ũgakĩruta mbeca irĩa ikĩandĩkithagio nacio. Nĩ ugĩkoragwo ũgĩkĩona mabuku maingĩ mũno kũndũ kũu ũngigĩthoma na ũtungata wa mabuku ta macio ũgũgĩkorwo no wone na raithi mũno ũrĩa ũtangĩhota gũkorwo ũkĩmona kũndũ kũngĩ kana urĩa ũngĩagĩkorwo ũkiona garama nene ya kũgũra mabukuinĩ ta maarĩa. Ũcokanĩrĩria wa mabuku ta maya ũkĩrĩ na mabuku ma tene mũno nginya mangĩ ma ũndũire na mangĩ na mabuku mangikorwo magĩtũteithia harĩ gũthoma maũndũ marĩa tũrakienda gũgĩthoma, marĩa mangĩtũteithia mĩturĩreinĩ itũ.

Rĩu thikũ ici ciana nĩ ĩragĩkorwo ĩgĩgĩkua indo cigũgĩtwo tablets ka nĩcio ngina kompyuta ĩgakorwo igathĩĩ nacio irathinĩ, nĩgetha mwarimũ rĩrĩa akĩheyana wĩra mabuku-inĩ marĩa magĩkĩrĩtwo nyamũ-inĩ ta ici ciana ĩgakorwo ĩkĩhota gũkĩona mabuku macio thĩiniĩ wa mĩtambo ta ĩno. Nyingĩ ciana rĩu thikũ ici nĩ ĩragĩkorwo ĩgĩgĩthomithio na nyamũ ĩgĩtagwo projector ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩonania mbica na ĩkaruta thauti kũrĩngana na kũmũrĩkithio gwa ũtheri wayo kũrĩa rũthingũ-inĩ. Nacio ciana ĩgagĩthomithio maũndũ maingĩ na ĩgakĩonio mbica kana video ta ici ĩrĩa cigakorwo ĩkĩmateithia gũkorwo makĩnyita mathomo.

Ũhoro ũyũ ũgũkĩoneka atĩ andũ aya maragĩkorwo makĩhĩngũrĩte mĩtambo yao ya kĩrĩu nĩyo ĩtagwo computer, kana laptops, nĩgetha magĩkorwo magĩkĩonio ũndũ burani ũrĩa maragĩkorwo magĩgĩthomithio handũ haha, kana magĩtarĩrio. Andũ aya magakĩoneka makĩrorete o ũũ na kinyi nĩ gũgĩkorwo atĩ rĩu thikũ ici, maũndũ magĩcokete mĩena ta ĩno nginya rĩrĩa tũragĩthomithia andũ makambũnĩ-inĩ, kana mĩcemanio-inĩ, kana ona arutwo arĩa me cukuru, nĩgetha makĩhote gũkorwo magĩteithia na ũtũngata ũyũ wa kĩrĩũ wa kĩmĩtambo.

Njĩra iria ikĩrĩ njega mũno cia gũkorwo mũndũ agĩgĩthomithia mũingĩ ũhoro wa mĩrimũ ta ya marĩria kana kũharwo, nĩ mũingĩ ũgagĩkirwo ũgĩgĩthiĩ gũgĩcererwo kũrĩa ũgĩcemanagia, nao andũ magagĩkorwo magĩkĩonio video na magakorwo magĩthomithio ũhoro wa mĩrimũ ta ino na ũrĩa ĩngĩrigĩrĩrio. Andũ ta aya no makĩnyitaga wega mũno rĩrĩa megũkĩonio indo ta video na magagĩkorwo magĩkĩheyo indo ta t-shirt kana ngũbia irĩa megũgĩkĩra cia kuonania ũhoro wa maũndũ ta maya, nĩgũkorwo andũ nĩmagũkenaga mũno rĩrĩa marakĩheyo indo ta ici, na magakĩyumĩria kwa ũingĩ mũno gũthiĩ tabarĩra-inĩ ta ici irĩa iramathomithia maũndũ ta maya.

Tabarĩra ta ici nĩ igĩbataraga mũndũ akorwo na ũmenyo wa gũgĩtũmĩra macini ta ici cia kompyuta nĩgetha ũgagĩkorwo ukĩhota gũgĩthomithia andũ na gũkĩmatarĩria kĩrĩa ũrakĩmonia. Ningĩ tabarĩra ta ici nĩ ĩgĩbataraga mũndũ agikorwo na ũmenyo wa kĩrĩa ũragĩtarĩria andu nĩ gũkorwo atĩ andũ aya magĩikarĩte haha nĩ magĩgũthikĩrĩirie nĩgetha ũkĩmahe ũgĩ ũrĩa we ũkĩũĩ, kwoguo ni ũgĩgũbatara ũgĩkorwo ũthiĩte kũndũ ta thukuru kana ũgagĩthiĩ handũ ũkĩonetio ũhoro wa tabarĩra ĩrĩa ũragĩtarĩria andũ acio, nĩgetha ũgagĩkorwo na ũmenyo na nĩgetha magĩgĩkũria ciũria o ciothe ũgakĩhota gũgĩcicokia.

Arimũ nĩ maragĩkorwo magĩgĩthomithio maũndũ marĩa magĩkoniĩ na ũhoro wa ũtungata wa mĩtambo-inĩ kana gũkũ nenda-inĩ, nĩgetha ũtungata ta ũyũ magakĩhota gũgĩkorwo magĩthiĩ gũgĩthomithia ciana namo macukuru-inĩ, na ningĩ ũtungata ta ũyũ magakĩhota gũkĩmenya ũrĩa ũragĩkorwo ũkĩhutia mawĩra mao, na ũrĩa ũragĩkorwo atĩ no ũkĩhote gũkĩagĩrithĩria mũno rĩria magũkĩhe ũtungata ũyũ wagũgĩthomithia ciana macukuru-inĩ, kana arĩa angĩ marakorwo makĩmathomithia.

Gwakĩra ng'ombe cia iriia wega, nĩ gũgĩteithagia mũno, nĩ gũgĩkorwo atĩ, cikĩendaga igagĩakĩrwo ũndũ itagũgĩkorwo igĩkorwo igĩkiurĩrwo, kana hihi handũ hakĩrĩ na ũrugarĩ mũno nĩ getha ng'ombe ici citigagĩkorwo cikĩrĩ na ũtangĩko rĩrĩa igũgĩkorwo igĩkĩruta iriia. Ningĩ, mĩako ta ĩno, no mĩega nĩ gũkorwo nĩ ĩteithagia harĩ kwaga kwananga indo irĩa ng'ombe cigĩkoragwo igĩkĩrĩa kana igĩkĩnyua. Mĩako ĩno ĩgagĩakwo wega, nĩ getha ng'ombe ta ici citigakorwo ikĩananga irio cia cio nĩ getha ikeheria ngarama ya irio ta ici irĩa tũracigũrĩra cia iriia. Nacio mbeca irĩa tũrakorwo tũgĩcabu na mwena ũyũ, nĩcio tũgĩtũmagĩra gũcigũrĩra irio irĩa cigũteithia ng'ombe ici cikĩrute iriia oo ũũ wega.

Ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ kĩndũ gĩkĩrĩ bata mũno harĩ ndũrĩrĩ o ciothe na harĩ ta bũrũri ũrĩ wothe nĩ gũkorwo ũgima ta ũyũ mwega wa mwĩrĩ nĩguo ũgĩteithagia andũ nĩgetha magagĩkorwo makĩhota gũkĩruta mawĩra mao o mũthenya o mũthenya. Ningĩ ũgima mwega ta ũyũ wa mwĩrĩ nĩ ũgĩteithagia andũ nĩgetha matigagĩkorwo na mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩkĩmagirĩrĩria gũkĩruta wĩra, na mbeca ciao ingĩkĩũrĩra mathibitarĩini kũrĩa marathiĩ gwetha ũgima wa mwĩrĩ. Andũ mekwendwo makorwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩgetha bũrũri witũ ũhote gũthiĩ nambere na kũnyihe igĩrĩko thĩiniĩ wa bũrũri.

Ũtungati wa ng'ombe cia iria nĩ ũkĩrĩ mwega mũno bũrũri-inĩ, nĩ gũkorwo nĩ ũgĩteithagia harĩ gũkorwo ũkĩnyihia gharama ya indo ta ici, naguo ũtungati ta ũyũ, nĩ ũgũgĩkorwo ũgĩkĩgũrĩra ng'ombe ciaku irio iria njega, na ũgagĩkorwo ũgĩgĩcihe irio iria ingĩ ũgĩkoragwo ũgĩkĩrĩma mũgũnda-inĩ gwaku, ũgĩthĩĩte na macini iria cikĩrĩ kuo rĩu, nĩgetha irio ta ici, cigagĩkorwo atĩ itirakĩũra na igagĩkorwo atĩ irio nini, no ikĩhote gũkorwo igĩkĩhũnia ng'ombe ciaku nyingĩ. Ng'ombe ici ningĩ rĩrĩa ũngĩkĩona ta yakĩrwara, ũgakĩmĩtĩra ndagĩtarĩ na iyo na iyo, nĩ getha ng'ombe ĩno ĩgagĩkorwo ĩgĩteithĩka, na ndĩgagĩkorwo ĩkĩgũmĩrwo nĩ ndwari cia mĩrimũ.

Thirikari ndĩgĩkoretwo ĩkĩhotete gũgĩteithia andũ gũkĩhĩngĩa mabataro mao, nĩgũkorwo andũ aingĩ nĩ marakĩgirĩka mũno, na gũgagĩkorwo gũgĩkĩoneka ngina maica-inĩ ma thirikari irĩa cianagĩkorwo na hau mbere ta makĩrĩ mega makĩria, nĩ gũkorwo rĩu andũ aingĩ mawĩra mao nĩ makĩũrĩte na andũ aingĩ makorwo nĩ mawĩra mao. Na rĩu ningĩ, thirikari kĩrĩa ĩngĩgĩka nĩ ĩgĩcokie wonjoria kũrĩ andũ, na ĩkorwo ĩgĩkĩrora maũndũ marĩa maragĩteithia andũ, kuuma o harĩa thĩ hatarĩ gũkorwo magĩkĩra tabarĩra neene irĩa itarakorwo kũhota igĩteithia andũ.

Andũ no makĩhote gũgĩkorwo magĩgĩtũra mena ũgĩma mwega wa mwĩrĩ, angĩgĩkorwo andũ ta aya nĩ magũgĩkorwo magĩgĩka maũndũ marĩa magĩkoragwo makĩrongoreria gũkorwo wĩna ũgĩma mwega wa mwĩrĩ. Namo maũndũ ta maya, nĩ ta kũrĩa wega, na gũkoragwo ati, andũ aya magĩka kĩrĩa gĩgĩtagwo gũkĩnogora mwĩrĩ, magagĩtengera hanini, kana maũndũ mangĩ ta macio, nĩgetha mwĩrĩ ũgagĩkorwo ũrĩ na ũhoti wa gũkorwo atĩ nĩ ũragĩkorwo ũgĩgĩkorwo ũgĩĩthambia gũo mwenyewe ,ũgakĩruta mĩĩrĩ ĩrĩa mĩkũrũ, ũgagĩkorwo ũgĩgĩkĩra mĩĩrĩ ĩrĩa mĩerũ. Na ningĩ andũ no magĩkorwo makĩrongoreria ũhoro ta ũyũ mũno, magagĩkorwo magĩkĩrĩa mĩmera ĩrĩa yarĩ ya kĩmerera, na irio ciarĩ cia kĩmerera irĩa citarĩ na chemicals, irĩa ingĩgĩkorwo igĩkĩmarehera thumu ũrĩa ũkĩrehaga mĩrimũ ta kanja.

Mahua maya magĩkiumaga mĩmera-inĩ ĩrĩa ĩgĩkoretwo ĩgĩgĩthondekwo nĩ andũ, gũkorwo ĩkĩmateithia maũndũ-inĩ maingĩ maingĩ. Tondũ marakimatũmĩra marĩ ta ma kũgemia, kũrĩa magĩikaraga, kana ũgagĩkora kũrĩ andũ andgĩ marakiuga atĩ maũndũ ta maya nĩmarakimatethia mũno rĩrĩa magũkorwo magĩcitungatĩra na igagĩkorwo igĩtũmĩka ta ndawa.

Mũmera ũyũ wa mbembe nĩ mũmera ũgĩkoragwo wĩ mwega nĩ gũkorwa niĩutũmĩkaga naũo mũmera ũrĩ bata wa ũgacĩrĩri mwega mũno na ũgakũra ũgĩbataraga atĩ rĩrĩa wakĩneneheha ũgikũra ũkĩrutaga mathangũ ma nagũkũ kĩanda nĩgetha mũmera ũyũ ũgagĩcokia irio ciake ciothe mwena wa igũrũ na nĩgetha ũkĩhota gũkũra wĩna hinya na mbembe iria igũciara igagĩkorwo nĩ mbembe cina hinya. Mathangũ maya wakĩruta nĩmakĩrekagua kuo mũgũnda nĩgetha magagĩkorwo magĩtũmĩka ta thumu harĩ mĩmera ĩrĩa ĩngi kana magagikora makĩnoria tĩri nĩ ũndũ wa rĩrĩa ũgagĩkorwo ũkĩhanda mbembe ingĩ.

Kĩũmbe gĩkĩ nĩ kĩũmbe gĩgĩtagwo nding'oing'o. Nakĩo kĩũmbe gĩkĩ gĩgĩkoragwo kĩrĩ kĩa mĩthemba mĩthemba. Nakĩo kĩũmbe gĩkĩ gĩgagĩkorwo gĩkĩonekaga sana sana kũrĩa gũkĩrĩ na mai ma ngombe, kana gũkĩrĩ na indo ingĩ ta icio. Kĩũmbe gĩkĩ nĩ gũgĩkoragwo cia rangi mũirũ, na kũrĩ kĩngĩ gĩgĩkoragwo gĩkĩrĩ na igoti, kana mũhumbĩro ũngĩ wĩna marangi mathaka mathaka, na gĩgakorwo gĩkĩrĩ kĩũmbe gĩ gũkĩgũcirĩria mũno, rĩrĩa ũgũgĩkĩona gũkũ mĩciĩ-inĩ, kana rĩrĩa ũgũgĩkorwo ũgĩkĩona kũrĩa ngombe ci gĩikaraga. Nĩ kĩũmbe kĩega nĩ gũkorwo nĩ gĩgĩteithagia mũno, harĩ maũndũ ma gũthondeka thumu ũrĩa ngombe iragĩkorwo igĩgĩthondeka, kana ona thumu ũrĩa ũngi ũrĩ mĩgũnda-inĩ, na gĩtĩkĩrĩ ũru na mũndũ.

Mĩthemba ĩrĩa ĩgĩkoragwo ya kũũmba na gũcora thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rũrũ rwĩtũ, nĩ mĩthemba ya indo ta nyũngũ, kana indo irĩa tugĩkoragwo tũgĩkĩruga nacio. Nĩ igĩkoragwo igĩkĩũmbwo na ndoro, na igĩkorwo igĩkĩumbwo irĩ cia njĩra mwanya mwanya. Kũrĩ arĩa makĩũmbaga indo ikĩhana tũihũri, angĩ magakĩũmba indo ikĩhana nyũngũ irĩa igĩkoragwo ikĩruga irio ta gĩthere. Ningĩ harĩ mĩena ya mĩcorere, indo ici no igĩkoragwo igĩgĩcorwo indo tofauti tofauti. Na ningĩ mĩcorere-inĩ, andũ no magĩcoragwo ngothi-inĩ ciao irĩa ĩgĩkoragwo igĩgĩtwara na mbere ũndũire.